Kelchin nekinyoru kobun tetutyet Nebo e citizen konyumnyumun baishet noton nemewendii kotiit cyber ibiyai kit nekemacheiyai en cyber ko inyumnyumun baishoni noton amun imuchi iyai en olda aketugul oleimii ibaishen simoit nengung ako e citizen koraa konyumyume keljinet amun ibaishen chepkondok chengerger mau chepkondoo chigatebaishenben cyber?

Bo komonut boishoni amun kineti kipsomaninik Kole imuche keyaita engset ole inyoru ichek kanetotyet niton komuch kotaret ichek choton en betusiek Chemiten Tai kosulda boishonik niton Nebo engset anan sugary en oret NE ititayat ako NE nyonu si matkemuch kebaorian meoshek ana ko sobonuek chekokibet en sugary nemaisulda en oret komnye Kouniton keneti icheget olekiyoito boishoni iton Bo engset en oret NE kararan.

Ba kamanut baishoni amun baishoni ko kelchin en Sabet ab chi en yegegol chi Chito nyanyekakobit rururtik chekororon inyorunei kelchin koimuchi iyalde akinyoru chepkondok cheimuch ibaishen makatiangung Nebo atkan tugul Nebo betut akokounoton imuche ibaishen lubanet ab chepkondok chebo fees chebo lagok ak makutik alak cheterter ako kararan koraa baishoni en amu nyanyek chuton koraa imuche ibaishen Chito en amitagik gu Chito isusishe koraa imuche iyaldai en hotelishek AK sugulishek AK kibagenge cheterter cheimuche kebaishen nyanyek chuton en makutik kwak chebo kila bebtut

?kit nekeree en bichait konaton nekibangani sikishet ne mising kobaishe kwonyik nenayat kokoili akobaishen en banganet ab sikisietkole imuche inde Chito siban Ile imache ibaishen en kebeberta netian simuch inyoru lakwet age koraa ana kotkomaimache inyoru lakwet koniton Ni Irani kebaishen ngetutiet noton nekibaishen en sikisiet

En bichait kegere kele kakemuch kerut Chito NE noton labda koumyoni Alan Komokose komnye bortonyin ako kakemuch kerut inendet ako kakeib korotik en bichait kegere kele kibe korotik, korotik Chu kemuche keib Koba laboratory yekakeib laboratory kebiman Kenai kele tos koimutyoni ainon netinye Chichi nemyani tos kaimuyiet Nebo malaria kaimuyiet Nebo typhoid anan tos kaimuyiet ainon Nebo nee en bortonyin netindoi neeh sigemuch kebiman korotik chuton Kenai kaimuyik chuton neyindai inei ak kemuche kekai inendetkercheck Che choton ak kowendii kotareti inendet ak konyor chamet ab gei Nebo bortanyin inee